Ore pee egira adala empira naa kisaidia te kuna; ore ene kwe naa, ore egira adala naa kipang enkinyinyiret tosesen naa teneipang, naa ntokitin torrok naipang. Ore eniare ore iikuet adala neisho osarge tosesen meshomo aitobiraki.

Ore ena naa kajo orkitanda loperie oltamuoyiai teneyauni sipitali naa ninye eperie egira irkitari abak ninye tenaa sii aipim ninye ewueji neya.

Ore eninko teniyolou olchani oishaa naa keyioloi irkeek inkarn neyioloi sii emuoyian naadim ninye atabaa. Neaku meeta olchani lemeyioloi enkarna enye we muoyian nabak.

Kajo Nanu, ore naboisho naa engolon naa ore tiatua esiai sidai tenaatai naboisho amu ore orkasi oosi tiatua naboisho naa kelo naa dukuya. Ore enkae toki naa ore naboisho naa kisho orkasi metaa keasi tenebo pookin nesioyo.

Kajo ore ena naa enkajit naipanga iltung'ana peyie etumoki olturur atasie enkiguana enye naijio naipirta duake oltur lenye taasi petum aitamoo iltung'ana enkae mbae kajo nanu nejia taa etieu

Kore nekwe naa ketumoi ena sia e Ecitizen enkata pookin. Easiho kwaarie, parkejeng aah indim atumo usaidisi tiatua Ecitizen. Mmmmm. Ore sii ine are naa ore ena Ecitizen indim naa nijigie emashini yoyote tenaa dua simu ino ashu kompita niaku indim nitumie ninye.

Ore oshi ee iltunganak oopuo aatumo torbunke naa irmujumbeni. Ore irmujumbeni naa kegelu ninche iltunganak ee etii ewueji enye naa ore ilkasi lenye pepuo aimie incheriani naaim tolosho le kenya. aa ninche oshi oopuo bunke aimie nina chriani

Kore ana naa kajo nkerai modooni eti lmalimoi lenye aisom ninye payie eyolou aigero anasi eyelou aisoma ninye

Kore ana lturur le Kenya red cross Kore siai lenche naa payie echo ltunganak lmairo tenkata duake natumo ninche nyamali atua duake tenetum nkari teneroro nkari tanasi kotum nyamalitin te ngo' ji netua lmandamanoni naaku keisadia ale lturur oleng ltunganak loata jeraani.

Kore kuna naantokitin eapa payie engasu apa lashumba aponu anakop efirika, Kore ana ekwe naa fort Jesus nayeuta apa ninche lmishonari noponu neshet nia naji Fort Jesus, Kore ana aare naa keji ninye Vasco da gama pillar netesheta apa ilo lashumbai lekwe loewuo afirika teleosho le Kenya tedialo embaso naji indian ocean.

Kore ana naa Kore siai lenye tolosho lekenya naa payie eutaa tanasi nsheriani nagira nkarin aima telbarbarani naa ana siai lenye payie eutaa payie menyamalu eeshu napoyie nanap ltunganak tanasii nanap lmisigoni payie epuo naake tenkariayano supat mpaka naa nebaki ng'oji nepotuo.

Kore ana siai naa lkitari eti aipim nkerai nkini peyelou ajo amoyan eeta tanasii anyamali eata ninye naa payie ipimi neyelouni neishore naa ldawai.